Haha hena Ngarĩ, ngarĩ nĩ nyamũ ĩno. Hena guoko na guoko gũkũ kũroneka nĩ kwa mũndũ na guoko gũkũ nĩ kũnyitĩte cuba, cuba nĩ ya maĩ. Rĩa gatatũ hena cuma, cuma ĩno rĩ ĩgatagatĩ ka guoko kwa mũndũ na ngarĩ. Koguo rĩ bata wa cuma ĩno rĩ nĩkũgirĩria ngarĩ yũke mwena ũrĩa mũndũ arĩ na kũgirĩrĩria mũndũ athiĩ mwena ũrĩa Ngarĩ ĩrĩ, nĩgetha ngarĩ na mũndũ othe maikare mwena ũtarĩ worĩa ũngĩ. Tondũ nyamũ ta ĩno ngarĩ yacemania na mũndũ rĩ kwanja ĩngĩkorwo ĩhũtu rĩ nokũrĩa ĩngĩrĩa mũndũ. Nake mũndũ rĩ tũtikwenda athiĩ athokie kũndũ kũrĩa ngarĩ ĩno ĩikaraga na njĩra ĩmwe angĩthũkia nĩ gũthiĩ gũte nyamũ ta ici ta cuba ici cia maĩ kũrĩa ngarĩ ĩno ĩikaraga tondũ, kũrĩa yarutirwo ta gĩthaka -inĩ ũguo gũtirĩ cuba kũrĩa ĩbatiĩ gũikara gũbatiĩ gukorwo gũtarĩ gĩko gĩkĩ kĩrehagwo nĩ mũndũ. Kwoguo gũkũ rĩ kwĩna kinya nyeki tondũ wa ngarĩ.